Iyiolo eena siai naa iyiolo teniisum oltung'ani, naa esiai eena enkiremore naa orkuniyia inyiang'u nijoki oltung'ani meinyiang'u empeku arashu irng'anayio louni amuu iidim atuuno empeku ompuka teine pause intushul iina peku wembolea wenterit, nipik orkuniyia niuduud igumot peyie etumoki aimu nebulu mpaka erishata nanyae nena puuka.

Iyiolo enkabila oonkujit nayor teene naa enaimuruai arashu chloris gayana enaa enajo ilashumba paue naa oore enaimurui naa keretisho amuu keibung enterit nemeya enkare neitoki sii aaku kebulu asioki naa kebulu tenterit pooki, naa keretisho sii amuu keidim inkishu ainosa.

Yiolo ena ramatare naeni imasaa neitoti naa keretisho amu kenya nkujit naatae arashu keakini nedung'okini nemeitoki aroro enkop pooki arashu ainyal nkujit kumok. Naa keretisho sii amu meitoki intokiting' awuo naai newuo anya intokiting' torok arashu ewuo aimin, neaku keretisho ena toki amu keitobiraa nkujit.

Ore ena siai eramatata o ntare te murua ang' naake ebolori ntare meshomoita aadari nepuo adari, nereu olchokut pee epuoi airira nepuo amanaa, nepuo awokisho torkejek. Neeku iyolo te murua ang' ne mee ntare naitoti tiang' eetai, ntare naapuo amaana apuo adaa aing'uraki ate endaa olchokut ake ing'urakini.

Kitishipisho ena baye amu meeta gharama yiolo pee ewoshi enkare aitumia enkima enkoong' naa meeta gharama pii, naa nitoki aaku yiolo ena siai naa mitau nkijapeni torok arashu orng'usil toron loidim ainyala nkatubulu. Keretisho sii ena baye amu kidimi aitumia ena are nawoshi egirai aitumia enkolong' airemishore, newok intokitin.

Egira ele tasat aikarisho egira aitobir enkikarata enye naa ene tipat ekikarare to lairemok loo mukundani lo laramatak loo nkishu amu kerip kuna daikin natuuno tolchamba pee menya ng'uesi, nishoru sii dii enkikarata sidai empisha sidai too laramatak.

Iyiolo ena siai enkiremore naa ataasa oshi torusa amu kara naa enkerai e sukul. Naa iyiolo paa taasa ena siai kajo pee etumi endaa amu etasha. Na iyiolo pee esha pee uni mukundani naake ebulu intokiting' najio emposho. Netumi entoki nanyai tiang'. Netumi entoki naishori ilelatia, naa katuuno oshi endaa pee etumoki ainosa tiang'.

Igwet ingwashen nintuku. Ore pee indipip nidung'udung' impoka a cabbage, nintoki adung'udung' inkarati, nidumu kitunguu nidung'oki emotii nipik eilata nincho eng'as ayiera, yiolo pee eoku nibukoki ngwashen o karat nadung'udung'o ninchoeyira sii ninche, nintoki abukoki kuna poka nipising', ninche eyira. Ore pee eoku itipika enkiti shumbi, nipikaki iltung'ana.

Kadolita irbaketi ounishoreki oora okuni otii nkaitubulu aake eti oldupai, netii ake nkuti aitubulu ake sininje naitaii i maua, nadolita kuna kulie baketi kutitik arashu nyonkon natii soitok, iyiolo kulo soitok naa loshi loi rembesha ake ewoji aikunaki neja.

Iyiolo eena baye naa enkare naloito. Niaku keidimayu naa enkare naitawuo eena baye, aitau orbaata sapuk. Niaku keeya enterit enkare tentiaraki metii inkaitubulu sapukin naata intona, naidim aibung'a eena terit. Niaku keelo eena terit nepuku orbaata, nemeeta entoki naitoki abulu teilo baata.

Iyiolo eena baye naa mesidai eena baye, amuu aata hoo duo keenya oltung'ani ormaisuri nennang'aa, neitoki eena toki aanya ninye, aitaa en'daa, kake kelo neyau eena siai olchafu, neyau kuna kukuni enaa eele konokono imueyiaritin. Aah teniroro, naa kaitorono iina aare eenye niaku iime enetipat eena siai oleng.

Etuunoki kulo keek tenkalo orkeju, eeta dupoto nabo, aah keji peyie eibung' kulo keek enterit amuu iyiolo irkeek teneuni naa iyiolo intona eenye naa keibung' enterit peemeya enakre, neji sii peyie mesapuku eele baata, arashu eele keju, iyiolo eena terit naiboiki nebulunyie inkulie aitubulu naijo inkujit netumoki inkishu ainosa.

Yiolo ena bae naa keesa teweji netii enkare , amu idim iyie atuturo osilanke lino nipik isinkir ,orashu ilo aitayu sinkir toonaiposha naiyiolo pee iyau kulo sinkir naa kenyae ,iyiolo pee iyau irkumok ninye nidim atoyio nintoij enkolong ,nipik shimbi ore pee eibukori inaare naa kebik Lilo sinkir naa idim atimira nidim ainosa tiang.

Iyiolo ena kipirta naake eyau enchipai amu iyiolo teninya oltung'ani ena toki nairobi naye ishipa. Iyiolo sii tenkaraki sukari natii ena toki anashe emeloni naake ishoru eng'olon netum osesen eng'olon niindim ataasie isiaitin arashu enoshi kata iloito, iyiolo tenkaraki enkirobi naa iyiolo irowua naake iropije osesen.

Iyiolo ena bae naa keitodolu enchipai aa iyiolo emauai naa indim aishoo oltung'ani ana enkishooroto, tena enchorwet ino naaji iata yiolo enkolong' oloonyora naa indim ayaki, nindimi sii ayau ena toki enkata o nkarusini arashu egira iltung'ana ayama, yiolo sii enkata naye oltung'ani nake eidimi aiteleki enkurare.

Iyiolo ena duata naa enaikash nai tenenyai iramtunda arashu itobiruni ake nkulie tokitin nemetii sukari enaa ena aake idimi aipiru aitobiru juice or matunda, idimi aitobiru ntokitin kuna tokitin metii sukari oleng' amu kiinyal kuna tokitin ilala.

Iyiolo oshi ena bae naake aas oshi teipa aing'ua sukul. Yiolo ore paapuku te sukul naa kaimu ewueji napejieki ena daa arashu ena mutura. Nainyang'u ene shirini arashu ainyang'u ene salasini, ene kumi. Naa iyiolo sababu nainyang'unye ena toki naa kelelek arashu kemiri elelek. Naa keisidai amu keitishipisho.

Yiolo ena bae naa irik oltungani olchampa, niutaki eneba ngumot naatur naitadoikini kulo mogombani orashu kulo keek lormaisurin, niutaki embolea eneba enapik .Yiolo pee ebulu ele maisuri niliki ajoki yiolo pee ebulu aaku kegira aisho neingoru irgameta oibungie pee melo ake negil osiwuo.

Yiolo ena siai temurua ang, amu meesapuk ena siai temurua ang oleng naa yiolo peeuni irmatunta loijo kulo orashu irganayio loijoo kulo naa keuni ake duo pee enyae tiang amu keuni tesita enkaji ,nebulu yiolo enkata naisho neitayuni nenyae tiang.

Iyiolo ena baye naa ing'oru enkasuku, ning'oru enterit nintushul we mbolea nidumu ormaisuri kulo ake loikomaate, niun tiatua ina kasuku, neeku ibukoki enkare o metoyio ilo maisuri nilepu enkaitubului. Yiolo pee ebulu nituru arashu adotu tine niya olchamba, nitur eng'umoto sapuk nintadoiki ninjo ebulu.

Iyiolo esaa nemaata entoki naas naa kaidim ashomo en kiwanja nalo aar empira, nalo aas mazoezi, nakwet. Iyiolo enkata nemaata enaasita naa kaidim atudumu embuku naisum aa kadumu embuku o nkaatin naisum, nelo ninye nekitoni aanya lomon o kakuyia lai arashu mpapa nikinya lomon nautaki mbaa orkuak.

Eee kinya oshi iyiok endaa tenebo ormarei lang' amu keyau ena toki enchipai amu kitodolu olning'o lormarei, nitodolu enyorara nanyor iltung'anak lormarei kulie arashu nanyora iltung'anak lormarei. Neeku kesidai ina baye oleng' tenikinya endaa tenebo.

King'oruni olbaket, enkare, osabuni, enkitambaa arashu enkarasha o ntokitin, neeku ninje isujishereki amu ibukoki enkare orbaket ashu niyata enkarae nintadoiki ntokitin inonok nisuj, ninkunaki neija.

Iyiolo iyiok kira ilmaasai, iyiolo enkiti aji, amu nkajijik olboro iyiok kiata, naa iyolo enkaji naa keori ake aitayu enderit neitayuni olchafu. Iyiolo pee eidipi aator nebukbukokini enkiti are nairagie enderit, neaku enkaji sapuk.

Iyiolo enkang' naa kikari too nkiku ashu iun orkayiapa, nintaman enkang' ino. Iyiolo sii enkae naa indim ayau ildiain loobuak kewarie pee erip enkang' ino. Yiolo tiai kata naake inyang'u irpayiani mbaa arashu keeta irpayiani mbaa we nkawuo arashu eremet naripie enkang' enye.

Iyiolo esiai ai eekila enkolong' naake sidai amu kaasisho ake aiteru saa are mpaka saa tomon naidip, nalotu aiyeng'iyeng'a naitoki taisere alo too nona saan ake.